Bo kamanut kot mising boisietab ripsetab ingogaik. Ingogaik kogonu bendo, ingogaik kogonu mayaik. Ingogaik kogaroronen mising ngamu imuche kora ialde kogonin rapinik. Ripsetab ingogaik any ii komache ee! kora ee! itinye kit ne kiguren capital anan ii siginam itau ibai ko capital ko moe rapinik tuten asitau. Ago karun kasyep ingokiet, kosyebe maanik che chang ago ak yekigeny kogenye arek che mengech che chang che karun imuche ialde. Chagu kot mising kopite, pite kot mising ii kochogu ingokiet ii ngamun imuche kosiep betusiek tiptem ak agenge kityo ak kogeny. So isup inyoru rapinik che chang.

Boisioni ko kararan kot mising, boisioni any yon imoche iun karit ii ko kit netai konyolu itiny komiten beek. Beek che iboisien kora indoi indoit ak ing'ol ak sobunit. Chondo ko che liquid yaani che beek. Kou chon bo omo ak i korkoren. Anan komiten kora sobunit ne nenyin ne nin ne kiunen karit kora kerongin sobunit noton beek che kende ndooit, beek che tililen. Haaiya nebo oeng inamen, orit korong iyat orit en karit ak iuus ng'echerok kotagotililegitun iboishen manila anan ko ingoryet ne tilil neimuche koun komie, iuse yon bo dashboard taa yon ak ius ng'echerok komie ak ius ng'weny. Ng'weny ele kityeche en karit imong'u korotwek chon kityeche korong asimwet en taban. Ye kagotililit orit iger ak irongi beek any barak en karit ko kokerotin kiooinik ak tirishosiek.

Kit ne tesetai en yu ko kesisietab rurutik chegiguren nduma. Agere ee biik aeng chondok che kwonyik ii che kesisie icheget. So kit netai keswache korok kiisto sogek chebo barak ak kinde taban. Nebo aeng ko koip inguno mogombet icheget ii ak konam kobol ak mogombet ingamun olerurto induma korurunen ngwony. Soo, kobichon koswache korok koges ii ngamun kagoswach koges. Neboaeng konyo ak mogombet any ak kobol icheget ii anan kochut eng ngweny ee nini chon kagebal, ee chon kageswach. Ko ngochut kolei konyonei logoiyat anan ko rurutiet en orit ne keguren induma. Ak kiitya any ibakoun icheget ii kotililegitun asiin kinam kiam.

Inoni ko computer anan ko simoit nemotindo internet kotok kogoboishen chichon, ngomi yon kobet internet, ko ngobet internet ngunon kot ko keboishen computer imuche ichegen korong, kit ne kiguren internet cable kotko kogirutyi inat, ko kotko simoit ko mi oeng kogabek bundles chondo chebo internet.

INoni ko bendo ne kakibel ne kiomdo kimyet, bendo ne kakibel yon imoche ibel kotam netai iune korong, ye koiun ilal maat nebo makaa anan ko maat age tugul ak iiibu any sigengeit neu kipchuchuget ak itereki maa yugan ilenchi barak, ye kagolal maat. Ak benyi kan itil kolebelit asikomuch kochut maat kwo orit ak inyoitereki any sigengeit nikan barak, yekagotar takikosiek anan yon tienge maat nekollole igere koga kolal iwech kwo komosin kora ak ibel ibagach kabisa kogaake en maa kotagoruru ak iribe komaloch. Haiiya ye kagochobok korur icheru ak itilatil en bogoyot anan ko ketit, ak ing'et icheng any nyanyik ak ketunguik ak itilatil kora ak inde any anyun sanit iamde kimyet ne kagorur.

Icheju ko biasinik che kiguren chips kit netai ko kin korong kotago tililegitun ye kogiun kibony kiisto anan kewai bertet nebo barak kotagong'et nin lel inegen ak kityo ketilatil koyob chemengech che lepelen ye kagatilatil koyob chemengechen che lepelen, kiun kora kotago tililegitun. Haaya nebo oeng inde mwaita maa, mwait a sanasana ko en abakora ko nekiboishen ko non kirong'u, irongi soburiet ne tilil ak inde maa ak igany kotagobelbiik anan kotagololyo mwanik chondo, irongi any biasinik chu kogakitilatil irongi mwaandet en ma, ye koirongi igany any koruryo ak iwechweche ilenchi ak kor iromu ak kechiget nondon nebo kipchuchuget ak inde ole yamaat. Ko kagoruryo any.

Boisioni ko minset nebo ng'wek ak en minset nebo ingwek, ak ogere kora beet roots en ireyono, lagini onomen nebo ngwek, kit netai ko item mbaret kotililit anan betit kotililit, ye kaitem kotililit ii, item icheru, ibirobir mbaranikano kotagokoik bushek ng'ung'nyek. Ak kityo irongi beek any, ibis anan kotko roboni ko sooso, komi komie ak ibal keringonik koba lain iney, neto butishek karibu oeng-oeng-oeng kong'eten keringet age agoi age. Nebo oeng inde mbolea anan ko keturek chebo kiyagik kou tuga anan ko chebo ng'echirek anan ot ko chebo ngokaik, ak inyon any inyoitutu che koran kibit en taban ak inyoindeote keringonik chotet.

Bo kamanut kot mising tuguk che chang en pichaini. En pagit, agere bagit noto nebo toretet ne tai yon kenyoru achali anan ko accident. Soko kit netai ko nebo kamanut ko makasit kimuche ketilen kiy. Nebo aeng ko kitambaanon bo bandech kimuche keraten elekabwane korotik. Age ko kerichek chekilugui chebo, chombo ngwanindo. Ak agere kora kit nebo kamanut ko kerichek chekimuche kesuguanen mara kebuluge. Kiy age kora ko baginon kiiboten kerichechondet kobo maana nocheru. Kiy age kora ko kerichek chomi chuboit che imuche yon kochut kit konda kimuche kerongyi acheru, acheru kora kerichek chon kimuche kelugui anan kinde yonitet. Miten kora kit nebo maana nebo chito non tindo to ee nini nebo muguleldo ee nombo teget, koristo non kasindan kobus. Acheru kionitet nondon sana sana koneboisie ee batiri.

Nyone metinyun inoker pichaini kondeet ab rabinik account nebo benki anan ko kicher rabinik chemiten account neng'ung'et nebo benki . Anomen kinde rabinik benki , netai ko yan kaiyat account en benki iwendi ak ibekoite kipandet ak account number neng'ung'et ak rabinik che itinye ngunon, mara che ketinye cash ibeikoite, igochi chichin miii orit ne kikuren teller kooit rabinik chondet kole siling ata ak konde account nekekochi. Nebo oeng yon kicheru any, iwendi ngunon kora ak kipaandet anan ko ak account number lazima komi kipandet ak account number neng'ung'et. Ibeinyoru kora chito ne kiguren teller inondet, nin mi orit yuno, ak igochi ak ilenchi kemoeicheru rabinik. Kolenjin kemoe too rabinik che tyan, imoche icheru en account neng'ung'et. Imwoi, anan komiten benkishek alak che kesire kartasit inyiteile imoche icheru kiwango fulani ko kere inendet ngunon ak kocherun

Boishoni ko igorta nebo katunishet. Chon kakituch ak lesoishek ko to mureret nemochei kitun agenge ak chorondokchi ketuchei tukul. Piik cheoechin. Asikonyo nguno chito nemochei kotun, asikolewen nondo nenyolu kotun, nekiangong'alal tuwai kokoshin. Boishoni ko makararan ndamun imuche ilewen chito nemanonitet koyachei ilipan rabinik cheto kiguren fine, ngamun kelewen nemanondet. Nyolu kot mising kokirinai oleburtoi anan ko nirikchi inoe komwaun korotiguk kole nonitet.

Bo komonut kot mising ripset ab tuga en kokwet ngamun tuga kobo komonut kot mising. Tuga kogonech chego, tuga kora kogonech bendo, tuga kora yon kagiyeny ko konech muito ne kimuche keboishen kerwen en olinbo Maasai anan ko oldo age. Muito kora kimuche kechoben kweoisiek anan ko tuguk alak kou bagishek bo komonut kora tuga amun ingealda kenyoru rabinik che kimuche keboishen en oret age. Bo maana kot mising boisioni amun ingiyaga tuga ko am suswek che kororon anan ko amitwogik chondo chebo tuga asikomuch koechegitun icheget, anan chebo chego kogonu chego chechang.

Boisioni bo kegonor rabinik en account neng'ung'et ko mi konyil oeng. Netai ni kiguren savings account ko nendoi rabinik ago imuche icheru kora yon imoche iboishen. Ago inikonor rabinik kogaa ke en account inotet inyoru tuguk che kiguren interest . Nonbo oeng non kibore fixed deposit account ko ininde rabinik igonor en yundet komokicheru kototun koit time ne kiguren maturity date. Mara imuche ifixen ikonor arawek somok, anan ko arawek loo anan ko kenyit. Ago mecheru any rabisheju komait maturity period amun ngot icheru komenyoru interest, benefits ichugan ago kigonin penalty kora icherunen rabinik chotet, chon komi fixed deposit

En pichaini ko iboru oret ne yaa kabisa kot mising. Kigoyaait oranon mobune karishek, so ko biik ko koboishen sigiriet kityo sikoiben mosiket. Iboru kole biik chemiten kandoinatet ko nyolu koger oranon ak kochob kokararanit. En pichaini komiten biik somogu che toreti sigiriet ye kasindan koib mosiget ngamun en oret ne yaa. Ko kochut keringet ne kaloit mising ago kanyikisen mosikonon koyoche konomchi bichon oeng igere kobur chito age en komosin kobur age en komosin asikokanab mosigonon komuch kotelel sigiriet. Chang beek che koganyi keringonon, kotok kogaeet ropta mising.

Samakiat neimilebik kot mising, samakiandani anan inchiriondoni ko nchiriot nekinyorchin en abokora nyanchet oliiloo, akoo manyanchet aketugul nenyorjini nchiriot neuni, nemile biik kot mising ko nchiriondoni koloboti ochei en beek akomuche kora kotiriren, iboru biik oeng chekomiten icheket en meliit asikobakotal inchiriondonotet, kiboishen karik chekoromen mising asikenam inchiriondonotet, sana sana ko kiit nekikuren indoanet, en abakora kekuren indoanet, kewirto kokokindee bendo eeh kindee bendo asikonyokwam inchiriondon, yekakwam kotole indoananikan kochuut bichon ak inyokotor konomen tukuk chekikuren hook akowirchi melit ingunon.

Karik che mokchinikei eng boisioni bo m-pesa ko nyolu itinye simoit ii, nyolu itinye kipandet ii, ako nyolu kora ko kiri irigistan si kekonin kiit ne kikure pin anan ko nambait nebo siri, ak ityo any ii konyolu itinye kora rabiinik asi imuch inde in ee iya tuguk che kibore deposit anan inde simoingung, ko yon imoche iyokte kora ko nyolu komi rabiinik chondo orit ii asi korimuchi iyokte. Now ngomnotet ne nyolu itinye ko nyolu ingen isoman, iguye ile ngesir kele send money ko kiyokto rabiinik ak kicher rabiinik eng number aeng ii ak imuch ial kora ee kiit ne kikuren airtime ii, mshwari kora nyalu inai ile imuche ee inde rabiinik ii iseven ii, ak imuche isom loan kora, haya yon imoche ialishe kora ko nyolu ingen ile ee miten dukosiek chetindo kiit nekikuren till number anan ko paybill anan ko pochi la biashara so ko ngomnotet ne nyolu itinye ko inai isoman ii, asi yon iyoktoi anan kiy age tugul...

Koroi keguren CCTV camera bo komonut kot mising ngamun toe pichainik ab video chebo boisiiet age tugul che tesetai en kiwanjet. Bo komonut kot mising yon mi igorto neo asikong'et kotaa pichainik chebo video chebo kasit tugul netesetai. Toreti koribe anan kobooru ndo yon komiten chorik che komoche koib tuguk alak tugul, kochorso ko tor kemuche kenyokeger ak kenai kele ng'o ak ng'o ne koib asikowek tuguk chotet. Bo maana kora ngamun ngobwa chorik anan ko tiong'ik kochut compound neng'ung imuche inai inyeiger videos chotet che kogataa ak kogonor.

Nyone metinyun inoker kiy, logoiwek chemoboiman che kiboru en yon, onoe kityo ole imuch kogomi kiy ne kogimwoe lakini kamatakosulda kounotet, ananko changian mising ngalek ab mitandao che imuche kosir chito kityo kiiit ne kaibwat en metiit. Kiy age inoker koyoche kora asoman kotaatar anan oger asiayai anendet, achigil anendet ngo iman anan maiman ko ingobor kounon en ketesosiek chon kigirijistan komie kosire kole kamakobo imanit kemetoi ak kebwat kecheng kit nebo imanit asiisib ak iger.

Boisioni bo kolset ab nganuk ko boisiet ne kararan kot mising inoker tmeisiet neu ni ogose takiyai kabisa komoche kogatinye mbaret neo kot mising asimuch igol nganuk cheguk cheu chon. Anan ko tuguk chon kiguren barley che kimuche keyaen, kechoben maiywek anan ko amitwogik ab tuga. Boisist neu ni ko kararan en emotinwek chon motowoo ropta mising ngamun momoche beek che chang nganuk chuton, komuche kora ak keboishen kora rabinik che tuten to che kiguren input cost yon kimine. Kit age kora ye kagekes nganuk chu, konyolu kegonor en ele moityin murek anan ko tiong'ik che imuche kong'em.

Tuguk chebo komonut che amuche oger ko moshinit non ii, ko koroon bute logoek non kiguren robot kit age kora nebo maana ko logoek chon haaiya ak trait non kora non kindo logoek ak logoek icheget che kagimin ak kiboiitnik chun che kotelelso en taban che imuche ko kontrolen moshininondet nikobo robot .

Moshinit ni ko non kiboishen keliponen barabaret non kiguren express way anan ko toll ko netai ko yekoi depositen anan ko koinde rabinik account neng'ung ko inyeichile non tai nombo bank balance ko ichekeni en nan tai koboru rabinik che itinye en account . Nonbo oeng ko nebo yon imoche inde rabinik ichile non bo oeng nombore top up . Ko nebo somok ko yon imoche inde account inindet ninbo MTC ichile nonbo somok. Nebo ang'wan, ichile, igere karishek tugul che kiirijistan sikoboishen account inotet agenge ni kogende rabinik kor ninbo mut ko card kigure card yani non imuche igoite si swaiben yon moe kwo, ko non bo lo konemuche iger any statement nebo tiribisiek ana round che kiiyai iwendi ibunen oranondet.

Boishoni boo mpesa ko kiit netai ko iwee irutechii eeh kituo aketukul neboo kapsafaricom ak kipandet, sibakekonin eeh ibaii richistan, kiyokun kobwaa simoit eeh too pin anan Koo nambait neboo siri nebwone koang'wan, indee ng'unon simoit ii kokaii irichistan, netaii koyon imoe iyoktee rabinik, iwendii akichil send money elekakisir kelee send money kotebenin nambait nekiyoktechin, indee nambait neyoktechini rabinik nebo Safaricom, lasima ko lainait neboo kombunit neboo Safaricom neyoktechini, akichiil any kiwango isiir kiwango neboo rabinik cheyoktoi ilee tianaa, akichil kora elekakisir kelee send money, konyone kora message nemwoun kosire kainet neboo chito nenyoru rabinik komii tebenin ichil yes anan ko no kot ko nee correct ichilee yes kot ko nee momii komie kot ko manambai noton isire no si aboten matokoyokto.

Tuguk che imile biik en pichaini ko minsoni kigiyai kokigimin ingwek en ele miten ketik che eechen. Imile biik kot mising ngamun kigimin ketik ak kenam keminso koechegitun ketik kosindan ingwek so kowendi rotuba wendi ng'weny.

Yon kekonor chepkondok anan rapisiek en Savings and Credit Cooperative imuche inyorchigee tuguk chechang chekororonen netaa ngobeku kenyit ih kokonu Savings and Credit Cooperative tuguk chekikuren dividend rapinik chekikuren dividend nebo oeng ih inyoru loan kora chebo interest chemiten ng'weny chemou chebo benki nebo ang'wan ih inyoru interest en iigu kelchinet iigu membayat ngamun itinye tuguk chekikuren share capital itinye kelchinet okot asiparticipete anan ibelchigee ng'echerok alak tugul chebo kandoindet en yotet en Savings and Credit Cooperative inondet tuguk alak kogeny chenyoru ko tuguk chekikuren

Iywei biik che chang mising kosom rabishek en SACCO anan ko benkishek ngamun ibwote kole interest chon kichocheni biik, che iwektooi koboto rabinik chukokuget chu kogesom ko chang mising, ko iywei. Nebo oeng en benki yon kesom rabinik ak amemuch ilipan kobwote biik kole nyone ak konyokoaldaenin mbaret anan ko kiiit ne kigealen rabishek chondet. Ko en SACCO ko iywei biik kole ngakosan anan mamuch awekta rabinik chondon ketilen biik chon kigasirun che kibore guarantors ketilen rabinikwak en yun, ko kor ko konu pichait ne yaa en inye en biik ab kokwet anan ko biik che kiganyitun. Benki kora ko yon kegosan komekoite komewekte rabinik, kobokesire kaineng'ung en kompunit nekibore CRB nebo ne telelchin denisiek credit kotun ko besyo komoisome agot kasit en uyan anan isom rabinik oldo age yon kigelistenin en CRB.